Kadolita naa tene wueji intomonok ee naibung'ita naa nkardasini ashu mabango ee naigero naa naake etiu naake egira aindamana tenkaraki lang' ashu egira ake aihamasisha entoki fulani naijo tenakata egira aajo piing'ori o o ing'uesi, ning'ori sii esiai oloing'ang'e peyie minyala esiai oloing'ang'e, nejoito sii um peyie kiing'or ee ewoji nekimanya ashu mazingira nekitii egira aidvocate.

Kesidai oleng' teniking'or oloing'ang'e lang' niking'or naa orkuak loloing'ang'e lang'. Nemikintoki adung' irkeek amu ninye entoki sapuk nagira taata ainyal olang'ang'e lang' minyalayu . Nekiyeu sii nikijito pikintobirr naa aiteng'en iltung'ana lolosho lang' peyie mitoki adung' irkeek petumoki naa esiai oloing'ang'e lang' ataa sidai.

Ataasa nanu ena baye tenkolong' apa nekiata eunoto orkeek te sukuul natii nanu, ee nekituuno apa yiok nekituuno apa lelo keek tenkaraki naa ore apa ina olong' nee enkolong' nauni irkeek aa tree planting day. Neeku naa neeku sidai oleng' eunoto orkeek amu kitobir oloing'ang'e lang' lekitii iyiok oleng'.

Kidimayu amu ee ore intanet naake idimi naaji aidigitiza aa isiaitin pookin e sirkali metaa keeta sirkali pookin te record enye amu inakata naa etumoki sirkali aifuatilia ee matumizi pookin o ropiani nitayuni entoki naji empurore ashu erupare.

Empty audio file.

Empty audio file.

Empty audio file.

This work is so important when you do because when we spray dirty areas like thee ones that are infested with pests and diseases then it will help people to live in good places and avoid diseases because this dirty places can bring diseases to people.

Aisapuk oleng eramatare oo ntare temurua nainguaa nanu aa idol ake iltunganaka ajo keramata ntokitin ,nepuo naa ainguraki wuejitin naanya, wuejitin sidain neetii nkujit sidain naa keramati sii, keishori irkek le fitamin ore sii pee eeku keeta ilmasherr neitukui aitobiraki nenya sii shimbi, neeku eisapuk oleng eramatare oo ntokitin tenkop nainguaa nanu ,naa ore sii kuna tokitin tinijo aingurr naa kenya doi iltunganak too ngolongi oo siruai ninje doi eyiengi naa pee etumoki iltungana ainosa.

Eh ekishetaki iyiok ilukukuni inkajijik enye, sapukin nalala. Eh nikiwor, keetae ilukukuni nagira aiyiu irmosor , neetae ilukukuni naa nemegira aiyiu neori ake ningurakini kuna nagira aiyiu ewueji enye eh nepikakini intokitin napetaa ajo piilo aitereu naa, ore peeku kulo mosor . Neaku idumu enaake nilo aisudoo irkulikae , pitumoki naa kenya atipikaki teneaku keyieu nelotu apetaa irmosor lenyenak.

Ee iturr ake olchamba lino aitobiraki naa pii mpaka neoku nena kulukuon, ore pee indip niturr irkuti ainini laa aijo irbaat nintadoiki inkaitubulu empukai ee nipik naa fertiliser ashu manure ee nibukoki enkare nincho enkata metubulu ore pee ebulu pii aaku ntokitin sapukin ee nitumoki naa atorishie naa kuna kulie aitubulu torrok pee mitoki naa aicompete ompukai ino ore pee euko na aitumoki ake ashomo aitayu.

Tenadol ena naa kadamu nanu ekaitubului e watermelon naa keuni oleng too nkuapi eitumia enkare e irrigation neaku eeh kengira iltunganak aashipakino oleng enasiai

Kajoki naa ore esiai e irrigation keyieu oltung'ani niata eng'eno sapuk naa lasima pee iata orpaipe sidai ninyaunyie enkare kwanzia oreyiet ashu ewueji pookin nigira ayaunyie niyau enkare niturr naa olchamba lino ore piiturr niun nkaitubulu inonok ore piidip atuuno nkaitubulu inonok ning'oru naa ele museregi pee etumoki naa atipika enkare kuna daiki inonok naa intobiraki naa aitobiraki.

Eilepune taaata oleng esiai e teknoloji enkishumata oo ropiyiani amu etaa teneiyieu oltungani atipika ropiyiani inonok matejo naaji savings account te bank naa indim ake aifuatilia entoki naji mobile banking app, neeku enyokita iltungana oleng aashukukino ena siai nashumi ropiyiani amu idol ake oltungani ropiyiani inono eneba naa ata ninye tiniyieu nintai naa iyiolou ake ajo intayio naaba aa naa kebaa ninyaaka ainguaa neeku eyawua eretoto sapuk tenkishumata oo ropiyiani.

Olee enetipat oleng' eunoto oonkuna aitubulu ormatunda tolchambai lang' ee amu kisaidia ore ninye kulo keek ouninaa kisaidia too mbaa oling'ang'e itobirr oloing'ang'e ee kisaidia sii aayau enchan aitataaniki iyiook enchan ore ai toki sidai naas kuna tokitin ore ake sii irmatunda naa kenyai tooi neeku kisaidia iltung'anak naa tena siai ailepunyie uchumi.

Kegira ake kulo tung'anak oishooyo isilen tormutandao aimaa nchidai kumok amu ijo tenidol ninye ee ijo ake alo ayiaya oltung'ani pee kincho iropiyiani inonok neku ijiio kemuno oltung'ani meyieu ni corperate pee kincho iropiyiani neeku kisumbua iltung'anak oleng' elaata ekuna ripiyiani ena olong' ishukito neeku anyorr oleng' pee epuku naa shaida kumok.

Ee kiidim mbenkii aataret ilturruri tonkoitoi kumok ena enkoitooi edukuya kiidim naa aing'uraki aishoo looni kutitik naasishore aiterunyie inkuti biasharani enye kutitik netumoki naa inakata kulo turruri ailepunyie ate.

Kiata olale loong'uesi le Maasai Mara otii kaunti e Narok kiata olale le Nakuru National Park otii Nakuru kiata olale le Amboseli National Park otii orkerenget le Kajiado neeku kiata siinye Samburu National Reserve natii naa orkerenget le Samburu, kiata Tsavo National Park, East and West neeku kakumok oleng' naa ilaleta loonguesin likiata.

Ee kajoki pee eng'as aishopo aitobiraki amu ore ninye enkishopo naa ing'as aponiki oleng' marks iloito ina siai najoki sii pee eeku oltung'ani oitashe nemeeta enkuretishu confident naa enetum araka nemetumoki aiccessa kulo tung'anak oogira aikilikuani maswali meeta enkuretishu.

Kesidai oleng' enkisuma ooropiyiani amu kisaidia oltung'ani peyie mitumiaa iropiyiani ainyialaki aa nitumoki naa ataasu iropiyiani apik duo ewueji niyieu nipik nemintoki apik iwuejitin naiturraa iropiyiani pesho naa kakincho sii taasa isiaitin inonok indipa tesiokinoto oleng'.

Keetai enkiteshoni e Citizen Tv, eetai sii enkiteshoni naji KTN News neetai NTV , ore tenkop ang' neetai Mayian FM, neetai Paran Tv ee Nosim FM ekumok oleng naa kuna tokitin.

Ore naaji nkiteshenini naa kidim aipotu kulo tunganak lemidim ate ,nisho nafasi ashu platform pee eponu alikio ate tenkitesheni, ashu internet ,neyiolou sii aitodua iltungank tiatua internet ake elikio nyamalitin enye amu kedol itungank kumok oshi taata intokiting te internet.

Ore nkiteshonini naa keeta, kifaa nelikio ntokitin vile netiu te ground ee nejurru nelimu ajo kang'ae oota nkurai naaje nemitoki naa aapuo airriki iltung'anak egira aalimu nkurai naapaashipasha naidim naa aayau ee mafurugano.

Ee kifaa IEBC pee irejista iltung'anak pookin aitobiraki ore piidid airejita niakikisha ajo iltung'anak ake oirejista ootaasa enkukuo ee ore tina olong' naikeni nkuraai niakikisha ajo ikenaki nkurai aitobiraki nemeetai oltung'ani otupurro olikai ashu nkurai naatupuroyieki naa nakata ake eesa imbaa, tinakata ake eesa engelare aitobiraki metii enyamali.

Aitumia nanu ena laptop oleng' aitumia ninye duoo tedekenya agira aas naa enkiti project esukuul nayieuni duoo nekias ee naa sidai ena siai oleng' amu eretisho oleng' amu iindim ataasa esiai ino asiekisieki niigerr aiprint entoki nidipa atypa niprint neeku isaidia iltung'anak oleng' pee ipungusa gharama.

Etaai aa Kenya Meat Company natii enkop ang' enkalo Kiserian, eetai sii Kenya Dairies naalotu oshi aaya kule tewueji nikitii ee nepuo naa apik atua nena coolers neetai siinyeentoki naa ijio naa kuna weujitin naa akeyie naaya ilonito loonkishu leather company etii pookin naake inaalo nikitii.

Ee tenayiolou ajo imina enkare naa kang'as alo aing'uraa meter tenaa kinyiale inewueji emeter oshi nisho enkare meeu naa kaitoki sii alo aing'uraa irpaipi kulo oshi ooyau nkariak tenaa ketii ake orpaip otigile tewueji ashu otadanye negira enkare aibukore neeku mebau ore pee adol ajo metii shida ine naidim atooshoki lelo oosh enkare naa pee eponuu naa aing'uraa ina nyamali neponu aisuluhisha.

Kadolita enkiti ayioni kiti oboitare naa irmurran oshi ake tolosho lormaasai negira naa airoroki kulo murran telukunya enaa oshiake eniko naa ele kuak lang' sidai lormaasai neeku adolta ajo egirai tenewueji aitaduaya utamaduni ang' enkutuk ang' ormaasai.

Ee alaiki oltung'ani ajoki ore teniyieu nimpirru enkima naa ing'as naa ake aing'oru naake enkiti shata natoyio aitobiraki ee ning'oru naa ena shata naipirieki enkima napirik naake dukuya aa niimpir oleng' aipirr aipirr ena shata natoyio ompaka naa neeku idolta ajo egira iltil aapuku lenkima, ore pee eeku kepuku ning'oru naake nkuti ardasini nkujit naake pee imbung'ie pee etumoki naa enkima atupuku ina kata.

egira serkali aas siatin kumok adolita ajo ketii oshi enamanaa e kazi mtaani namaana ilbarnot aadung nkujik naatubulutua neitobirr siweji netumoki aas easia enche badaye, keetae sii esia nagira aendelea ereli atodua ajo eigero sirkali oleng nkayiok ena kop ang ore ilkijanani netii ne.

Ee kasidai ake oleng' tenitalaki nkera inonok ntokiting' naing'orr tiatua mtandao ee nincho iavoid intorrok pee miinyial ndamunot enye nepash intokitin nijio kuna sites oltung'anak sapukin nemincho sii eer kuna tokitin nijio games nemeer iltung'anak ootii ilarin amu ees tenebo, ee niing'orr naake ntokitin naidim aiteng'ena ninche nepaash nkulie.